'Uhuru park'komiite Nairobi Iman Ii ako amakchikee away yutok amuu amakchikee ibaroo olee uu amuu akasei kemwoe kelen kararan yundok missing akaroo tukuk cheboiboinchin biik kouu ng olindok koraa koboo biik che ejen ak lagok ko tugul akot kipruroinik chebunu emotinwek ap sang koyanotin kobaa yutok koraa

Uhuru ko kiyai teksoshek chechang kouu netai ko kiteech oretap gariit ap maat eng kilomitaishek bokol angwan ak sabini ak oeng nebo sgr koraa kotech oret nebo 'Nairobi express 'way' notok nebo kilomitaishek tiptem ak tisap koraa kochep lamu port ak Kisumu port revamp mii likoni 'floating bridge'mii 'kipevu oil terminal' 'Nairobi -mau summit highway'Nakuru-kisumu mete gauge railway'

Komoswek che tononjin roptaetap sanitary pads eng serikalit ko cheuu 'ministry of education' notok ko netononjin roptaetap 'sanitary pads' eng tipiik chemii sukulishekap 'public' koraa komii 'ministry'nebo tililindo notok netoretii tililindop iotet notok Koo 'reproductive health and menstrual hygiene' koraa komii serikalitap kaonti kotononjin ii ak parliament ak 'National assembly' nee allocatenjin chepkondook ako tononjin roptaetap 'sanitary pads koraa'

Ainet ab tana anyun ko ainet neoo mising eng emet ab Kenya notok neiname bek chick eng tulwet ab Mount Kenya akipkoranda been chiik eng ainetap india notok ko indian ocean koraa beek chutok kotareti biik eng oratinwek chechang kouu beek chutok keboishee eng kurkat eng biik chemenye yotok kouu ngunii eng demishek kuoo ndakaini dam kokonu beek chekiboishe eng Nairobi ak kowatunwek chenikitee yotok kotaretii biik eng bishonik kwaak chepo Kila koraa beek chutok kokonuu stimet kouu eng demishek cheuu masinga kindaruma csgitaru ak cskiwmbere kokonuu stimet nekiboishee eng emet ap kenya komugul koraa komii kazit nebo irrigation notok kouu bura ak hola irrigatiionscheme kotaretii eng bitunet ap amwitwakik eng emet ap kenya koraa komii biik chemenye yotok kopkoteje samakinik akotoretekee kotaretii soponwek ap biik chotok koraa kotoretii iitondop emet

Ngiyonyei anyun boishetap Airtel ak m pesa ko ngiroo anyun boishet nebo Airtel ko kararan got missing amasirekee kii koraa ak m-pesa ko kororonindap Airtel Ii ko yaimachee iyoktee chepkondook iyokchii chii ko Airtel kokonin indee pin chekuket ii maraa oeng sihakikishan ilee kapaa chepkondook chito nemakat ko nitok anyun kotoreti simeyokchi chepkondook chito nemamakat koraa Airtel ngiyonyee ak m pesa Koo Airtel eng kiyoktoi chepkondook kotilei chepkondook che ngering'en ngiyonyee ak m-pesa